Gima biro e pacha kaneno picha ni en ni nyithindo mang'eny chandore. Nyithindo mang'eny onge gi lewni ma ginyalo ruako, gionge gi chiemo malong'o ma ginyalo chamo, gigombo ni mondo gidag e ngima maber, kendo gigombo ni mondo giyudo ng'at ma nyalo rito gi maber.

Iyoko oganda e i pany mondo obed mayom. Bang'e to itiyo kode kaka chiemo. Wachame mondo olos dendwa, kendo omiyo dendwa neno mapichni, kendo omiyo ngima wa dhi maber.

tijni miyo aluora marwa bedo maler kendo omiyo okwanyal gamo tuoche ma iyudo kuonde ma olil. Omiyo wang'eyo ni onego bed ni wabedo ga aluora maler seche te, ma miyo kata ka wawuotho kumoramora to okwanyal gamo tuoche.

Seche mitiyo tijni onego bed ni itiyo gi gige tich makare, iritori maber seche ma itime, iruako raum mag lwedo e lweteni ni mondo mi kik ojala ngadi seche ma itiyo. Onego bedni iruako raum mag tielo e tiendi mondo mi ka inyono kumoro, to kik gimoro amora chuo tiendi.

Chiemo ni ilose kod olayo kod ngano. Ichuako olayo mabed mayom yore ae itedo ngano bende yore. ka isetedo ngano, astiloso ngano. Kiseloso ngano, tikao olayo tikete ei ngano, kisekete ei ngano, tiume maber. kiseuma, aetikawe tinyume e moo mosechuakore maber kasto ichiele

Ahero kit gini marakwar nikech oneno maber, kendo olombo wang' , kendo odum mamit emomiyo ahere. En gima neno kata gi mabor ma kidware tinene ka in mabor to obiro ywayi ma ibi machiegni.

Ma en pidho oduma kigole kuma notiye to ipidhe kumachielo ma iloso mondo omi odongi kendo mondo omi onen maber. Bang'e to ibochame kaka chiemo.

Chiemo ni inyalo chame kod kuon, inyalo chame kod waru, inyalo chame kod ochele, inyalo chame kod chapat, inyamadhe kod soda, inyalo chame kod waru, inyalo chamo bende kochiele kaka ochiele ni.

Kae ji ni e jokon. Ipuonjo gi ng'ado chiemo, ipuonjo gi luoko chiemo, ipuonjo gi tedo chiemo, kendo ipuonjo gi yore mopogore opogore mag tedo maginyalo tedo godo chiemo.

Tijni ka idwa time, onego bed ni ikunyo bur ka iweyo ondamo ka ondamo maromo achiel kasto, ikao yien to ipidho kisepidho to iumo tiende maber. kiseumo tiende maber kasto iolo ne pii kaeto iweye mondo odongi.

Chiemo ni ilose kod oganda kod ngano. Ichuako oganda mabed yom yore kastichiele kod mo gi kitungu gi nyanya, kastiketo dhania kod apilo. Bange to ikao ngano to idualo. kisedualo ngano titedo. Kisetedo tichame kod oganda.

Ma en kama iuse kothe ma opogore opogore. Japur nyalo dhi to nyieo kodhi moramora moduaro kaeto odhi topidho. Kosepidho, to oolo ne pii, kasto odongo

Ma en pidho rabuon. Ka isepidhe to iweye to omoko kaosemoko to idoye. Bang kisedoye to ogolo rabuon e tinde. Kosegolo rabuon e tiende, bang'e to ikunye, itede kaeto ichame.

Kae wan kod kit chiemo mopogore opogore kaka gweno mamiyo wabedo gi teko, alot ma miyo wabedo gi ngima maber kod ring'o magero dendwa kasto wan kod sup bende ma medo remo e dendwa.

Ma en chiemb dhok ma iluongo ni ogada. Inga'do gi matindo tindo mondo omi dhok mondo ocham. Bang chamogi togibedo moyieng kendo gibedo kod ngima makare, ma miyo gidongo maber.

omiyo tich bedo mayot sami dwa reg cham mopogore opogore kaka bel, kal, oduma, omuogo, ngano, kod mamoko.

kae jotelo mag jopur cha nie bura mar buro. Giloso chenro mar puro chae kendo kaka inyal yud chiro ne chae mondo okel yuto kaka dwarore.

kawan gi jamni, onego bed ni warito ngima gi e yo makare, ka wamiyogi chiemo, wathiedho gi seche magituo, kendo waneno ni kama gidake, en kama maler ma olosi maber, ma oknyal miyo gi tuo moro amora.

Tijni ka idwa time onego bedni iluoko lweto maler kaeto iloso pii maler .Kiseketo pii maler kasto ilwoko sende gi kiselwoko gi tiyweyo gi ,kiseyweyo gi tikawo gi tikano gi.

Chiemo ni kidwa loso tiluoko sufuria kasto bet maler. kiseluoko sufria, aeto imoko mach. kisemoko mach, tikao sugria tiketo e kendo. kiseketo e kendo, tiolo chak. Kiseolo chak, tiweyo to chuakore. kosechuakore maber, ti ting'e tikete piny kasto okue. kosekue, tiole kama ler, kaeto ichame.

Ma en od guok. Ka wapidho guok, onego bedni warite maber, ok onego bed ni wajuang'e. Onego bed ni wagero ne ot kama onyalo dake maber ma chieng' okchame to koth bende ok goye.

Kae wankod olemo mar ochuoga, wan kod chae moted kod chak kod majan, wan kod tong' gweno, wan kod ngano, kendo wan kod alot bende. Magi duto gin chiemo ma wanyalo chamo

Kae ji ni e mesa kendo gichamo chiemo mopogore opogore. wachiemo mondo omi wabed kod ngima makare kendo mondo omi kik wagam tuoche mopogore opogore miyudo ka wan gi chandruok mar chiemo.

Ahero tijni nikech en tij loso chiemo. Koselos chiemo to wachame. Wachamo chiemo mondo omi wabed gi ngima maber mondo omi wageng' tuoche ma nyalo mako wa kawakoso chiemo.

Ma en pith mar ndawa. Sami dwa chako tijni, nyakibed kod kwer, ojala kod kodhi. Nyaki ing'e ni iloso loo maber ma ipidhe kodhi mar ndawa.